E pichani aneno ji ariyo mang'eyo. Mokuongo en Faith Kipyegon, mar ariyo en Mary Moraa. Magi gin jong'wech ma Kenya. Higa mokalo e London Olympics kata marathon, Mary Moraa noloyo mita miya aboro mar ng'wech kasto Faith Kipyegon noloyo ng'wech mar alufu achiel gi miya abich mano mita kod mita alufu abich. Gin jong'wech ma jo Kenya ohero ahinya.

Ka idwaro kayo rabuond nyaluo mokuongo iyuyo it rabuon igolo oko tee e puodho. Kise yuyo it rabuon mineno ni girumo tee tikaw kweru kata jembe ichako golo rabuon ei loo, make sure ni ikunyo rabuon no mos mos ma ok ihato kata ok ingado gi jembe kata achiel

Gima timre kani en ng'anyo kata maandamano ,nenre ni jokma odak e aluorani ong'anyo kaluore gi gik matek ma gikale. Aneno ka polise osechopo, giyudo ka dhano omoko mach kendo mach liel, dhano ogudore ,iro nitiere, polise obiro gi bunde ma ginyalo kweyo go jii, teargas be nenre ni gin godo, gari makuoyo pii mailo del be nitiere machiegni kanyo

E gwengewa dhano tiyo kod matafari e yoo mar gedo. Gin matafari kod yien gi mabati ma itiyo godo e gedo. Kidwa gero od permanent nyaka iti gi matafari kata kidi e gwengewa. To nitie jokma pod onge gi nyalo mar gero od permanent, gin gitiyo gi yien e kor ot kasto gimuono kod loo mondo mi kor ot obed motegno

An kaluore gi kaka aseneno kikayo niang' gi mashinde manyasani , niang ibeto kod beti ka oya e shamba, kosebete gi beti to ichodhe asto ikete e lori kata tractor matere nyaka e kambi kama idhi rege, koro lorino ema gole e puodho katere e kambi kama idhi rege

Kang'iyo picha kae aneno tractor mar pur. Kose puru puodho gi tractor mokuongo, to mae en tractor mabiro kaso keto puodho bedo mayom. Ogolo tombe madongo dongo made thag jokomo seche mar komo. Tractor nie be golo buya e puodho.

An kamyalo wacho gimatimore e picha kae, jok mantiere e pichagi chalni gin jogrup moro kata gintiere e chama. Koro chamani, ginyalo bedo ni girado pilepile kata mana juma ka juma. Koro e picha kae nenore ni gisetieko romo kendo koro gidwa dhi e miechgi kata gidok e miechgi. Koro nenore ni nitiere pesa moro magichulo koro ka isechulo titang'o message tidhi, kisechulo titang'o message tidhi.

Tinde wayudo ni pur mar olo pii e puothewa ma ok ni warito koth mondo ochue e aluora ber sana sana e pinje motuo e kenya ka. Mokuongo, wayudo ni ka iolo ne chambi pii, kata ka awacho ni ipidho alot tiolo ne pii, in gi teko mar bedo gi alot pile pile kasitero e chiro to iuso. Mok ni irito ni in sa koth cha kokipidho alot koro koth ema chuene, aaah seche ma iolo ne alodi pii kinde oro in ibedo gi consistent supply mar alot.

Pidho yien e kenya kae en ohala maber makata president wa moluor Wiliam Samoei Ruto jiwowa mondo wamed pidho yien e aluora ma wadake. Pidho yien nigi ohala. Mokuongo, yienno kosedongo mo mature inyalo ng'ade igedo kode. Mar ariyo inyalo use ka iyudo dich moro. Mar adek, ka en yien kaka avakado, mawembe onyalo keloni tipo e dala kanyo. Machielo ka en maembe kata avakado ma awachono, inyalo onyalo olo kasipone ichame. Ka ok ipone ichame tinyalo tere e chiro mondo mi iyud pesa ma mano en ohala maber makonyo jii e alwora ma wadake.

E alwora madake ipidhe cham mang'eny, mokwongo en oduma. Oduma nikech ji ohero kuon, koro oduma ema ji pidho mang'eny ahinya. Mar ariyo en oganda. Oganda itedo godo nyoyo, oganda inyalo chame gi mchele, inyalo chame gi chapat. Koro oganda be ji ohero pidho e alwora ma aye. Mar adek en niang'. Niang' iloso godo sukari, koro niang' kiuso to iyudo pesa maber. Koro niang' be ji ohero pidho e alwora ma aye. Cham machielo ma ji ohero pidho en rabolo. Rabolo inyalo chame, inyalo tefe. Machielo en rabuon. Rabuon be ji ohero pidho e alwora ma aye.

Jopur mawuok ka oero pith mar oduma sana sana ei nyanza. Pith mar odumani thoth jii pidhe magichamo e mieche gi. To jok moko be pidhe magiuso mondo mi giyud pesa yani gitime kaka ohala. Koro, ka ipuro pur mar oduma to inyalo rege kas idhi ichame. Machielo, inyalo bule kas iuse, inyalo boke kas iuse iyudo pesa. Yo machielo ma pith mar odumani ber godo en ni ite cha inyalo miyo dhok ka onge chiemo moro amora ma inyalo miyo dhok kaka ogada.

To kodhe mipidho e aluora ma antiere en kaka koth oduma. Gweng' ma antiere ji oere chamo kuon koro, oduma nyaka pidh apidha mondo mi jii yud supply mar oduma magidhi rego magichamo godo kuon. Kodhi machielo ma ipidho e gweng' ma a ae en koth niang'. Ae e gweng' machiegni gi kambi mar loso sukari. Koro iyudo ni ji mang'eny e aluora ma a ae pidho niang' kasto gitere kambi, to giyudo pesa.

Ekind pur mar kahawa kod pur mar chae, an anyalo hero ni mondo atim pur mar chae. Nikech chaeni en onyalo loth samoro amora so long as ni koth chwe ni chae. Koro samoro amora moloth, tanyalo ng'wede kas tatero e kambi milose chae. To kahawani ok ahere nikech en oologa e season. Inyalo yudo ni ehiga achiel, anyalo ng'wedo chae di mang'eny, to kapidho kahawa, kahawani anyalo ng'wede mana diriyo kende. Koro mano emomiyo an gi pacha, anyalo hero pur mar chae.

E ndalo masani, teknolojia ber kendo bero somb jopuonjre kod jopuonj, e yoo mang'eny. Yoo mokuongo ma teknolojia bero godo somb jopuonjre en ni, kaka sani nyithindo kata jopuonjre nitie dalani, ginya somo e mbui kata ginya tiyogi shupavu 254. Somo e mbui miyo nyithindo ka ntiere dala kata ka gin e rusa to ok gigalre, gigombo somo sa ka sa. Jopuonj be nyalo tiyo gi teknolojia kuom puonjo nyithindo gi teknolojia no ka gitiyo gi youtube. Ginya tang'o ne jopuonjre videos mag youtube mondo gine kata gisom.

Pur malach midwaro godo pesa e piny Kenya nikod ohala e yuto mag oganda nikech, japur ka opuro cham mang'eny kata wawach ni for example opidho bando mang'eny, probability mar yudo cham mang'eny nikech opuro kuma lach nimalo. Koro, ka japur okeyo okayo cham mang'eny to yuto ne dhi bedo malo manyiso ni odhi yudo pesa mang'eny kouso chambe go ka en japur ma uso cham.

An gi pacha aparo ni somo mar ong'ue yamo kata somo mar simoni ber moloyo somo mar achiel ka achiel ei klas. Reason momiyo awacho ni somoni ber en ni, inyalo somo gi ong'ue yamo kumoro amora, samoro amora midhi. Somo gong'ue yamo inyalo somo e mbui. Mbui kae nigi weche mang'eny tee mok weche moro amora midwaro, ma samoro ka nisomo e klas to okinyal dhi yudo. Koro mano ema omiyo awacho ni somo gong'ue yamo ber moloyo somo e klas.

Gima miro e pacha ka aneno gini, gini en Naivas. To Naivas ang'e kaka Naivas supermarket. Supermarket en ot ma inyalo nyiewe gimoro amora midwaro. Supermarket mar Naivas ni sana sana en e bombe madongo dongo kaka Nairobi, Kisumu, Mombasa, Kisii be entiere. Koro gimora amora modwaro, obed tv , obed lewni, obed sabun, obed gige nyithindo, obed gige jomadongo, gige jo youth inyayudo e yoo mayot e Naivas supermarket. An Naivas supermarket ka, sime makoro atiyogodo sani ni, nanyiewe e Naivas suoermarket ma Kisumu, kendo ober bechgi be nyamonge.

Tijni kaneno pichano, to aneno simu moro. To simeno wang'e kanyo ondikni Kenya Power. Kaneno gimoramora mondikni Kenya Power, toaparo nyocha kinde mane stima olal godiochieng' to nadwa somo gi simba e mbui. Chieng'no stima nolal are okinyi nyakodhiambo. Koro samoramora maneno Kenya Power, taparo kakane a miss, kaka ne ok asomo nikech stima nolal e alwora ma adake kata alwora maaye.

An ka afwenyo ni otiko kata receipt ma omiya bang ng'iepo e chiro maduong kata supermarket oting'o gikmoko maan okan godo kata onge ei kikapu na. Anyalo chwalo wachni enyim jogo mochung' ne jonyiewo kamae. Adok irgi to apimonegi e yo mamuol ni anyiepo e chironi to aneno ka otikonani nitiere kod gik maonge ei okapuna. Kagin jokmaber to gidhi winja, to gin jokma nigi paro to gidhi paro ni otikoni to nigi gikmang'eny adiera to magi tegik manewasoni. Koro, ginyalo losona ma gikonya ma adwogi ka an sawa.

Yore ma ogandawa luwo mondo girit lee mag bungu gin kama. Mokuongo, lee mag bungu gin kaka apwoch bungu, nitiere tiga, nitiere liech nitiere simba. To mago onge egweng'wa. Gweng'wa nitiere lee mag bungu mag kaka apwoch bungu, wan gi mwanda. Sana sana mwanda ema ng'eny. Koro jok maa e alworawa nyalo luwo gik makamae mondo lee mag bungugi kik winj marach. Mm ginyalo weyo dhi edwar. Dhi edwar en ni dhi nego lee mag bungugi kasto ikelo edala, ichamo kaka chiemo. Koro jok modak egweng'wa sana sana tinde ok gidhi edwar mondo mi girit lee mag bungu gi omed dak aming'a mondo gimed nyuolore.

Kuonde marahuma minene lee e Kenya achiel kuomgi en Maasai Mara. Maasai Mara osebedo gi dongruok madongodongo e higni mosekalo. To reason ma omiyo Maasai Mara ni nigi dongruok mokuongo en ni, sirkal oketo mahino mare kuom rito lee mantiere e i Maasai Mara ka. Kadine ok orit lee mag bungu mayudore Maasai Mara gi, dine onge dongruok moro amora made nyalo yudore e i kar neno lee mag bungu ma Maasai Mara. Mar ariyo, ute mag jowuoth mayudore Maasai Mara, be gin mag quality maber. Dine quality gi nipiny, to dine ok wayud jowuoth mabiro neno lee e Maasai Mara kaka sani wan gi jowuoth mang'eny mabiro neno lee mag bungu gi.

E picha ka aneno jauso to gi jang'iewo to gidiyo sime. Dukani nigi soda, biskuits, glukos. Tijni ber e alwora ma ji odakie. reason mokuongo ma anyalo wacho ni tijni ber godo, ober ka en kuma nitiere jotich. Koro samoro amora ma jatich owinjo ka odenyo, kata jok matiyo e aluorano owinjo ka odenyo, kata sa abiriyo oromo, onyalo dhi tonyiewo soda kata gi mkate mantiere e dukani tomadho kaso ochulo wuon dukano pesa.

Ee, kae to otuo ndi to lakini nitiere gik makaneno to nyalo kelona mor. Mokuongo en ni pundano aneno koting'o nyithi diek. Nyithi diek gi oting'o mondo mi kik gihinyre, gin nyithi diek mapod tindo tindo. Mar ariyo, aneno kibuyi moro kanyo kolier gi kikombe. Kibuyi nyalo bedo ni oting'o chak eiye kata pi modho moro ma ng'at masembo pundani, nyalo madho kata nyalo modho kowinjo riyo. Mago e gik makelo mor ka aneno pichani.

An ka aneduka to adwaro mondo okonya mondayud gimadwaro. Mokwongo, amoso wuon duka ni ochieo nade kata oriyo nade depending gi sa ma adhie e duka. Tapenje niya, nadwaro nimondo ikonya gi gini gi gini gi gini. Kata kawachoni nadwaro nyiewo sukari, tapenjo wuon duka niya, adwani ikonya gi skari kilo achiel, en pesadiwa? To okona bech sukari, to agemone pesa tamiye embe ogemona sukari tomiya, kaso agone erokamano tadwoge oda.

An ka adwaro ng'iewo masind luoko odiochienga mokwango ka agolo e chiro maduong', kata kagolo e supermarket nabirgodo eoda. Anyalo kwayo kony mar kaka anyalo tiyo gi masindno eyo makama. Apenjo jauso niya, ma e odiochienga mokwongo mar nyiewo masin mar luok ni, daher mondo mi ipuonja katikonya kaka itiyogi masindni. Jausoni nyalo puonja kata nyalo luongona ng'aa nigi lony e tiyo gi masindni mondo mi olerna kaka itiyo kode. Kasto, odhi kona niya, kiyawo masindni, nitiere gimoro miluongo ni manyuol. Manyuolni inyalo some mondo omi idhi ing'e matut kakitiyo gi masindni mar luoko. Kamano ekaka anyalo kwayo kony mondo olerna kakitiyo gi masindni e yo makare.

An ka anyieo sime kowuok kuom jaus simu e duka mar simu e gweng'wa. Anyalo penje weche mag nyai simu, kata anyalo kwae gimondiki kata otas mondiki malero kuom nyai simu ni, ni nyai simu ni to chal nade. Onyalo kona kata onyalo gemona kalatas no mondo ane. To ka achajo betri, betri nyalo kawo thuolo mopogore opogore matieko gimach, koro mano dhi luwore gi kaka atiyo gi simu. Waket ni for example ka atiyo gi mbui mang'eny, to simba okdhi budho gi mach kaka na anyalo tiyo kode e gocho kata mana winjo thum. Ka agocho kende, kata winjo thum kato oro SMS, kata message, to simba dhi budho gi mach molo ka adonjo e mbui gi simba.

An e chiro mar nyiew rech ka ma ekaka anya mino bei gi ja uso ma uso rech. Ka okona ni rech en siling mia abich to akone ni kastama an gi siling mia adek inyalo timo na nang'o yawa, to odhi kona ni ang'ad ni prabich kel mia angwen gi piero abich kende. ei yawa anto mia adek to ma ne an go to odhi penja ni adi mi inyalo mdo e wiye kanyo to akone ni an pesa ma anya medo to onge to odhi dwoka ni yawa kastama ng'i e simbi kanyo ka nitiere ma inyalo medo ako ni ei kastama an gi fuliza to odhi kona ni ya fuliza na kara mana mi inyalo fuliza no mondo ipong' na wiye to adhi kone ni kara anyalo fuliza ni piero abich kende e ma anyamedo e mia adega gi piero abich ni. Akone ni koro amiyi mia ang'wen kasekone amano to odhi yie. odhi wacho nji karakel wa pesa ni no.